Ee kaata engeno ena mauai tadua ena na emaui na keuni tonkwapi natii enchan oleng amu nakata ebulu ore eniare tadua enamauai na kebulu todua tonkolongi naponu nidongunyieki eilata nayierishoreki ketumi tonkwapi naijo ne narok natii enchan oleng, kakamega nkwapi kumok etumieki enatoki naidongieki eilata nayierishoreki itadua si enkae na menulu enamauai tonkwapi orpureli keyieu nkeapi enchan neyieu, mebulu si to kwapi natii enkolong oleng keyieu nai na enchan eyieu nakebik lapaitin okuni kebik lapatin ile petumokini aitau nona tokitin nepuoi aidong pitaunyeki eilatanai nayierishoreki neasieki ntokitin kumok neaku nejia nai aidim atejo neaku tadua ena ketumi to kwapi nasheta oleng ana nai olosho le Kenya nkwapi naijo wuasin nkishu nkwapi naijo narok na narok north nai esidai oleng amu keeta enchan sapuk ketumi enchan sapuk tonkwapi naijo nona na itodua enitauni lolo anderera napoi aidong netumi eilata sapuk oleng nai naidimi ateyierisho neasieki ntokitin kumok naipirta enatoki.

Todua maana enakipirta tonkiasin enkolong naa kitodolu eniko oltungani peishop nkilani eloito wuejitin naasieki esiai arashu egira alo aingoru na kitaduaya lolo lemeyiolo aishopoto eniko tenishop inkilani ana enenarikino tonkolongi naishaakino arashu tinaolong enkias tadua ena na kitodolu nai ajo kitodolu si enkishopo sidai oltungani neaku enelo nai pidol oltungani ishopito aiko nji kitodolu ajo itodua ilotungani na keyiolo aishopoi na neyiolo si embae naasitae neyiolobsi entoki nayieu egira alo aas tinoolong neaku nejia nai nanu aidim atejo amu kadolita ajo orkishopo sidai ele na kitadolu si oltungani oata entoki nayieu neaku ina nai aidim atejo ipirta enakishopo ashu ipirta enakias enoolong na inji etiu kisidan si kuna kilani amu litodolu ajo iyolo keon iyolo entoki niyeu neaku ina nanu aidim atejo ipirta kuna kilani enaalong amu kitadolu ajo kishopo oltungani esida, mmh nejia etiu.

Todua etoki nalo nelotu damunot tenadol ena posta naa kadol ajo kegira iltunganak alimu eniko teneosh etumo arashu mkutano nelimu te nkop enairobi, nelimu sii eniko tenitutum iltunganak le afrika tenebo. Neaku todua ena naa, kadolita ajo kejito eniko teneibungie iltunganak le afrika tenebo. Neaku nejia naaji nanu aidim atejo nelimu apaka etariki adolita ajo etariki tomon aare, mpaka olapa mpaka tarikini tomon onguan olapa liodo, neaku ina naaji nanu adolita. Naina nalotu indamunot adolita ayau olosho lo kila orok te nebo, eimu itumoritin naosh te nkop enairobi te Kenya. Neaku etumo eoshita nayau iltunganak le afrika tenebo arashu iltunganak lo losho lo kila orok tenebo neibunga enaa iltunganak lo kila orok tenebo neaku nejia nanu aidim atejo ekibunga oleng egira enatoki.

Prolonged pauses.

todua naaji entoki nalo nelotu ndamunot tenadol ena naa edol Ajo looch the2024/25 shadoo baaget naa kegira olosho le Kenya alikio barakinot ebageet arashu ntokitin pookin natosho apik atuaa budget tolosho tiatua budget neeku kegira aliki iltung'ana loomanya eloosho ajoki eji taa kingunaa taata budget olari lee 2024/2025 neeku nejia naaji nanu aidim atejo kitodolu mbarakinot pookin arashu mpisai naapuoi aitumia tolari lee 2024 tenilo atii pookin neeku kegirai aliki elopeny olosho eniko peitobiraa barakinot enye arashu enikoo peikuna Nena pisaai enye arashu eniko pelaki Nena pisai enye neeku nejia naaji nanu aidim atejo kitodolu mbarakinot pookin nagira olosho le Kenya Aya dukuya kuhusu mpisaai

todua enaiko peyie alimu ena naa etodua Ajo Enkitok naishope esidai eteretene tesiai enye eishope etodolua Ajo ketaa entoki nayieu ore paa enetipat ore naaji peyie elo aing'oru esiai arashu tenilo ayie nagira arikoo ewueji neje todua enkoshopo naa entoki emaana tenilo naaji nichopo esidai kitodolu Ajo eyiolou keon todua ninye Eton meeta enitejo todua enkoshopo openy naa kelimu mbaa sapukin eitu eroo iyie openy neeku todua ena ekinjoo eng'eno ashu ekinjoo eng'eno naguut Ajo etodua ele tung'ani naa keeta entoki nayieu etodua ninye Eton meeta wnitaasa naa kaisidai oleng enkishopo edol Ajo kisafi ena kitok eishope esidai naa safi edolita Ajo keeta entoki nayieu naa tenelo meeta meet entoki nayieu naa kelelek naaji etum amu todua orkishopie lenye naa kitodolu ntokitin sidain

todua entoki nalo nadamu tenadol ena naa kadol ajo todua ele naa orbuket loo ngarin adolita ajo orbuket le ngari eikume engari oo ltukutuk neyau orbuket sapuk oleng entoki naaji naa keidim ayau enkiminai enkishui keidim naaji ltunganak aiminie enkishui enye too ntokikitin naijo kuna naa todua naaji entoki nayau ena ebaiki naaji naa todua larewak loo kuna aarin ashua olarewani lele tukutuk naa mmegira naaji asuj enaa einishaa ashu egira areu ele tukutuk te nkoitoi nemeishaa niaku nejia naaji nanu ajo naa ina naaji adamu tenadol ena ashu etii tiabo lenye ashu olarewani lo ltukutuk ashu olarewani le ngari lemegira areu engari enaa enaishiakino niaku nejia naaji nanu aidim atejo ipirta ena bae na kitorono oleng amu keiminie ltunganak kumok enkishui enye eimu nkoitoi nemepaasha nebaiki sii neitu elo ele tungani kulo arewak sukul

todua naaji entoki nalo nelotu ndamunot tenadol entoki naijio ena naa kadolita Ajo etodua naa ministry tenkisuma naa kitodolu Ajo ministry tenkisuma ena tenashoto entemata naa kitodolu Ajo ore kulo naa ninche oshi lootem ninche loisho Nkera ntemat pookin naa narikino matejo naaji enaa K.C.S.E K.C.P.E lelo naaji enare tenkisuma naijio ena neeku ore ena kishoyo ntemat naoshori Kuna kera natemieki Tena ketayiolito enkusuma nanare arashu tenaalo tenashoto tenkisuma neeku nejia naaji aidim nanu atejo eipirta ena mbae naa etodua ena naa kipim enaa kinguraa enaa kenotito enkera enkiteng'ena naishaa tenaloo tenkisuma kenotito enatoki naifaa netum nanarikino petum tenashoto tenkisuma naa ena ministry eitumiai atemia enkera enaa kenotito tenkisuma nanarikino arashu Nena knowledge naishaa

todua enaiko naaji tenalimi ena mbae naa kadolita Ajo university ee Nairobi ena aa ninye university sapuk tele Osho todua paa enetipat ena kitodolu naaji mbarakinot naata ena sukuul eipirta enkisma oo Nkera naajig ena sukuul nitofoluu nduat naata eipirta Nkera naipirta Nkera ena sukuul naa kitodolu Ajo etodua too nkolong'i naapuonu naakidim ena sukuul aitau iltung'ana Letipat tele Osho neeku ore nduat naata nitofolu sii eneyaita Nkera ena sukuul oree sii enkae kitodolu Ajo ore ene wueji naa ena sukuul natii aa university of Nairobi etodua tenewueji naa ologo liyiolounye ena sukuul arashu eshara niyiolounye Ajo ore ena naa ena sukuul natii aa university of Nairobi naa kitodolu mbarakinot neitodolu nduat mbarakinot naaji naya pitabaya Nkera ewueji neyieu neeku nejia naaji aidim nanu atejo eipirta ena siai

Todua entoki nalo nadomu tenadol ena bae, naa kadamu naari kira kutitik, kias ena bae kira nkera. Naa kadamu naari kira kutiti kias ena esia aaah, pee aaah peeku indamunot inonik neaku busy nemeitoki aadamu kulie tokitin nemeishiaakino. Naa enetipat oleng amuu irikino naaji nemeishiakono ana ewokoto enaisho arashu kulie kiasin. Niaku ina naaji nanu adamu, adamu naari kira ngera kitii sukuul. Eton kira kutitik kiasita ena siai. Kigira aas enasia anaa endala. Arashu keyau naari iyiook ena siai tenebo. Tenelo naari nikitumo pee kias ena siai arashu peyie kidala ena toki, naa keyau iyiook tenebo anaa inkera, nikias intokitin sidan. Naa keitodolu ajo naboisho ena naaji tenikiponu tenebo nikias ena, nikidala naaji nikirikino nkulie tokitin nemeishiaakino neaku ina naaji paa ina nalotu idamunot tenadol ena.

Todua entoki nelo nadamu tenadol ena siai naa, kadolita ajo kishoritae ena kerai eramatare naishia, ah ketii ildakitarini, netii ngotonye netii nai lelo lonarikino ningor ena kerai. naa kadamu sii ajo kishoritae ena kerai eramatare naishia ah, pooki toki nayieu enkerai kiti pee ebulu arashu peeku oltungani le tipat taisere neaku nejia nanu aidim atejo neaku, kebulu naaji ena kerai toramatie loishaa naaji nebolu to nkoitoi toramatie loishaa peetumoki atubulu meeta ae nyamali amu, kishoritae eramatare naishia pee engamu ebulu taisere arashu eaku oltungani le tipat ketii ngotonye nagira aramat aishopiki inkilani, netii ildakitarini logira ainguraa tenaa kisidai arashu ketoiwuoki esidai negira abulu esidai, neaku nejia nanu aidim atejo ipirta ena bae naa, ah kenarikino naa kisidai oleng enishori enkerai eramatare naishia pee ebulu meeta nyamalakinot kumok oleng ebulu.